Bengi malach e boma ma gweng'wa en Ndhiwa Cooperative bank, mane e chuny taon ma ndiwa.

mokuongo nyaka ang'e ni mwandu ma en go madwaro ketono en mwandu marom nade, mar ariyo nyaka ang'eni kama adwa kete mwanduno ema kama chal nade, mar adek nyaka nageni mwandu ma adwa kanoni be en mwandu be en mwandu mabiro dak kuom ndalo mang'eny ma ok bi kethore bang' ndalo matin,

Okenge minyalo okao mondo jii oyud kipande e gweng' en ni ruodhi kata jodong gweng' nyalo wuotho e dhoudi ka dhoudi mondo jogo ma hikgi oseromo apar kod aboro kadhi mbele mondo onyal kao details gi mondo ondik piny. Kanyalre to japicha mar kipande inyalo kel e udi go mondo ogo, ogo picha. Kasto ikao details ma ng'ato kang'ato ma hike oseromo apar kod aboro kadhi mbele to apani mano kotim to ngato ka. ngato nyalo yudo opande machieng maonge, maonge midhiero moro amora

Aparo ni piny owacho osetemo ndi kuom golo odok e it ji kuom yore mag rito mwandu ,nikech mokuongo wan gi bengi mopogore opogore ma japiny moro amora kaka nigi mwandu ne for example mar pesa nyalo dhi kano e bengi mopogore opogore kendo pesane mokano kanyono nyalo bedo safe nyaka e saa ma en ema owuon obiro dwaro gombo mondo ogole mondo oti kode.,Wan bende gi stores mopogore opogore ma piny owacho nyale kane chiemo machalo kaka oduma ,mchele bang' kinde moko inyalo kaw oduma kata oganda mane okan kata oganda kata ka mchele no to iduogo ne jopiny e kuonde mopogore opogore.

Chiemoni mokwongo koa nyiewe nyaka kuong lwoke, bang' lwoke tikete e kendo tichwake kod pi maliet kasto pi mosechwakgigono ikawo tipuko tichako ikete motwo kasto bang' mano to samidwa chiele ikwongi iketo gikmachalo nyanya, kitungu kod mo mochiek maket nyaka nyanya kasti ikete wiye tinya olne pi moro matin mobedogo kaka kado kasto bang' mano idhi weye odhi chwakore bang' dakika moko tibroti kode kaka chiemo, yes. Aparo ni mana e kaka inyalo los chiemoni.

Asechwalo dwaro kuom kwayo mondo oket lweta eka yiena e tich mar, tich mar ndiko jogo ombulu. Yorni tiyo e yoo machalo kama, yoni tiyo nikech qualificatons moro amora, qualifications ma, mane dwarore, ma dwarore mondo aket, oket lweta oyieno timo tijno an godo mokuongo kaka bedo kod kipande, mmmh,bedo ni anyalo ,anyalo bedo kaka awuoyo gi jii, anya lombora gi jii mondo ondikre kaka jogo ombulu. Magi duto apani miyo yorni tiyo maber

Kaka japur ayudo hola koa kuom bengi, bengi e yoo mayot nikech kech gimoramora ma demi omiya hola ma kamano an ga godo. Kendo sama ase olo hola no interest rate momiya naduoko go hola no aja chiwo kaka owinjore. Aya gima sirikal nyalo timo en en chiwo mondo mondo jopur odongre e od ni en chiwo ne jopur hola ma ginyalo dongore ohala ni . Mar ariyo en miyo jopur mbolea kata kothe mopogore opogore ma ginyalo pidho kasto ka gisedongo kosbedo madongo to jopur nyalo golo golo duoko mag kothe gi e puodho kendo, ginyalo loko godo ohala

Ka gik moko osebedo ka lokore bang' kinde. Yore mag yuto oselokore ahinya kendo piny mawantie sani ni teknoloji osemiyo yore mag timo gik moko omedo idho malo. Nikech ineno ni piny ma wantiere sani ni tinde wan nyaka gi masin minyal ngad goo lum, masin manyalo suso oduma kendo sani wan gi, wan gi yore mag, mobedo digitalised minyalo tii go e ,e pidho,e pitho machalo kaka pidho oduma e puodho. Kendo kwadoge ndalo machon wan gi yor pidho oduma mane iluongo, mane ikao oduma tikuoro e puodho mane iluongo ni drainage broadcasting to ndalo masani itiyo kod, mitiyo kod tol kendo ipimo go bugo ka bugo, fut ka fut midwa pidhe oduma

weche man kod neng'o ka en ni ,aneno ka ohelni mag gik mopogore opogore dhi mbele aneno ka jo ohala ogeng'ore kod mabunde kendo gi uso gige mag ohala mopogore kendo aneno nyanya aneno rabolo aneno kitungu kendo aneno ika mine man gi ohand ni go oruako lewni moko, oruako lewni moko machalo kaka uniform king'iyo miyo mobet e mbele, moketo nyanya e mbele ne ibiro neno ka ibiro neno ka giruako lep jo uso, kendo man gi ofuko moro minyalo kane pesa, mbele bende kucha be aneno ka geche mopogore opogore kalo ga kanyo samoro geche mokelo gigo ma g ohalaa go kata makawo gik mag ohalo tero kuonde mopogore opogore, kendo jonyiewo be aneno kanyo ka odhi kanyoyo nyiewo gigo magi dwaro mondo gi nyiew gidhi gi tigo.

Kaka anyalo ndikora e migao manyien mar SHA, kata Social Health Authority, en ka akawo kipande mara adhi godo e osiptal kata kuonde thieth kar thieth moro amora mondo okaw nyinga gi namba kipandena kendo okaw details na mondik kanyo kasto omiya serial number momiya kad na mar SHA no, kas bang' mano adhi ng'eni ni dwe ka dwe adhi chulo pesa adi e okumba mar thieth mar SHA no koro ka osemiya kad mar SHA no mano eka adhi ng'eyo ni asendikora kendo oyiena tiyo kod okumba manyien mar thieth mar Social Health Authority midendo gi dho ngere ni SHA. Bang' mano anyalo dhi kar thieth moro amora kaok atiyo gi pesa moro niwach pesa madhi chulo bang' dwe ka dweno ma ang' SHA oketonano, ema adhi garamia ne yorena mag thieth moro amora obed ni adhi e osiptal mane egweng' kama antiere kata ka adhi e gweng' machielo.

Gima abiro paro ka aneno gini en ni nyaka aparni ji ariyogi magi jogo jogo manie hera dhako ma dhako kod chuore manie hera. Kendo aneno kacha ka dhakono chalka ka gima opek. Kendo odong' dweche moko matin kata ndalo moko matis to okonyore kendo obiro obedo gi nyathi magi nyuolo kod jaodeno. Ya mago egik ma nyaka apar sama anenoo sama aneno pichani.

Mokuongo nyaka apenje title mar grup mar kungoni. Mar ariyo nyaka apenje ni kungoni idonje gi idonje gi pesa marom nade. Mar adek, nyaka apenje ni nika ng'ato okeno okungo ka onyalu oyudo pesaneno onyalo yude bang' muda marom nade. Penjo mar ang'wen ma anyalo penje en ni ber mane ma ber mane ma adhi yudo ka ayawo kar kungo e kanyakla mar jokungogi kata midhiero mage ma abiro kale. Sama ayawo akaont nyaka apenje ni nyaka apenje ni ka anyalo tiyo gi namba moro amora bed ni en mar safaricom kata mar airtel. Bang' ka ase yawo akaont, kapok ayawo akaont, nyaka apenje ni akaont namba idhi miya e kadi kose idhi miya adhi make amaka e wiya.

Gima omiyo ahero tijni ing'e tijni omiyo yorena mag tudruok kata mag ng'eruok giji bedo maber. Kendo tijni nosemiyo, nosemiyo ang'era kod osiepe mang'eny moa kuonde mopogore opogore. Kata ka ineno picha kanyo ineno ka joma oluoro mesano gin ji mang'eny kendo gichamo chiemo gichamo chiemo mani gi ndhadhu mamalo manyalo gero del kendo miyo ng'ato dongruok mar dende nyalo bedo kod nengo. Kendo tijni gima omiyo ahere en ni onge saa asaya ma inyalo koso kastamas e tich machalo kod ma nikech dhano nikech seche te ng'ato ji nyalo dwaro ni dwaro chiemo sani, dakika matin ng'ama chielo kamano kamano.

Aya, beng mag golo omuom ei ongwe yama kaka Tala kod Branch kelo ber kaka, gimiyo, gimiyo yore mag tudruok mag bengi mopogore opogore, yore mag keno medo bedo maber. Kendo gimiyo gimiyo, gimiyo ginene mar pesa, gimiyo wuoth mag pesa koa kamoro kadhi kamoro bedo mayot kendo ma huyanga. kendo gimiyo yore mag tudruok e yor pesa timore mapiyo piyo kendo maonge mibadhi moro amora kendo maonge chochni moro amora e iye.

Gigo mane ,gigo ma jo kikuyu omako matek ekinde nyasi mag liel en ni ,en ni, ngato kinde mag liel onge ywak moro amora, bang ka ngato osetho onge yuak moro amora mangato nyalo yuak miwinjo sound moro kangato golo ni ngano litne ni oyuak. Mar ariyo, ik mar jo Kikuyu ngato ok budhi, ngato ok budhi e mortuary kendo ka osekel ngano iyudo ni inyalo kata ike gi chieng no bang ka osekele

Mokuongo kastama ni nyako obed gi sime mar ongwe yamo manyalo dhi e mbui midendo gi dho ngere ni smartphone. Mar ariyo, chudo mar mbui nyaka bed ni ,nyaka bed ni ,nyaka bed ni en kod app mar bengi, for example ka en app mar bank mae Equity kata mar Cooperative, kendo nyaka bedni ,nyaka apuonje kaka onyalo accept app ni. Details moro amora manya dwarore kaka password mare, username kod password mare monyalo donjo go e bengi ni. Kendo nyaka apuonje kaka onyalo tiyo kod bengini e chulo pesa. Kata ka ne odhi nyiew, kodwaro nyiew gimoro kata kodwaro oro ne ngato pesa koa kuom bengini.

Aya, gima biro eparo kaneno gima kama, en ni ma ma yo yo ma en yo mar chulo pesa koa kuom ecitizen. Kendo kang'iyo kaka aneno ng'ano ochulo pesa, eyo mar ecitizen ochulo pesa madirom elufu abich, samoro nyalo bedo pesa mar fee kata mar gimoro amora. To gima biro epacha kaneno gini en yoo mar chulo pesa kokalo kuom service mar digital mar ecitizen.

Tijni nikod nengo e alwora nikech omiyo nyithindo nyalo yudo puonjruok koa e tin gi nyaka chieng' moro gibed jogo manyalo kelo dongruok e gweng'. Mar ariyo, gigeng'o fuwo kata laziness ei gweng' kendo gimiyo timbe mag anjawo kata timbe ma mono manyalo bedo kuom nyithindo e gweng' dok piny nikech nyathi kang'odhi e sikul, sama dang'o yud mar donjo e timbe mag anjawo dhibedo ni onge. Kendo e skul kanyo idhi med puonje kido maber kaka onyalo bedo gi jowetegi, kaka onyalo dongore.

Bombe mong'ere igwe mar Kenya en bombe machalo kaka, Machakos, Makueni, Kitui ka achiel kood Embu. Kendo bombegi gi ng'ere gii ging'eregi kod pith kod pur yea.

Gige tich ma idwaro e tijni gin kaka laptop, kompyuta, headphones ma kamago. Ng'eyo mane tijni en ni nyaka ing'e kaka idhi tiyo kod keyboard, keyboard nyaka ing'e kaka itiyogo kendo kaka inyalo transfer files, kaka inyalo transfer files koa kuom device moro ka dhi e moro.

Kaka anyalo kweyo chuny janyiewo man gi ich wang'. En ni abiro duokora piny mos. Awuo kode e yo mamor kendo apenje go kama shida nitie. Bang' mano kaseng'e kama shida abiro temo loso mawuo kode. Matem duogo chunye. Kendo yo madhi tiyo go mar duogo chunye en ni gima ne onyiew no adhimiye kar mane odwa nokansil adhimede moro matin madgi duogo chunye mondo ich wang' no orum.